Ũrĩaga atĩa irio ici? Ũnyuaga cai, ũkarĩyanĩria na mũgate ũrugĩtwo hamwe na matumbĩ. Ũgacoka ũkarĩa matunda maya nĩmo berries, na ũgagĩkĩra cai waku cukari na ũgakoroga.